Ne wan gi romo mar anyuola. To romono kaka ji ng'eny, to sani wan gi simbe ma nyasani, nwa neno ni warom aroma e mbuyu. Koro ng'at achiel tayo romo to ji golo pachgi.

Tijni berne mokuongo en niya, sama itimo nonro mar gimoro, inyalo ringo idhi kanyo to okonyi gi duoko makare. Berne mar ariyo en ni jonyuol machon mane osomo kinde machon sani ok ongeyo gik mangeny mipuonjo nyithindo masani koro kaen gi simu manyasani to omi nyathi tich e sikul onyalo ringo to odhi e tijni openje penjo mane omi nyathi e sikul to oyudo duoko. Rachne to en ni onyalo miyo japuonjre koso bedo gi paro maliw nikech odhi siko asika kaen samoro amora ma omiye tich tobiro mana kae, ok otii kata gi pache mondo oduok penjo

Mokuongo ipidhe kuma nithuolo maduong maonge yien moro amora mondo oyud chieng maber. Mar ariyo idoye mondo kikodong gi buya mondo buya kik ginge, mar adek iolone pii okinyi gi dhiambo pile ka pile mondo kik owang mondo olodh maduong. Mar adek ikiro ne yath. kata dichiel, kata diriyo kata didek mondo kute kik make. Kendo ingwede koseloth, ingwede odhiambo ka odhiambo mondo omed loth nikech ka iweye, kiweye kaka entie to odhi wang to odhi kethore. Kendo kisengwede tikete kuma ngich mondo kik chieng goye ma oner

Iketo uma e lweti kor achich, to pala iketo e lweti kor acham. Ikao uma, ichwoye e bath chiemo no, bathe matin kasto ikao pala ing'ado godo alwora ne. Kiseng'ado to, chiemo no kaka nichwoye gi uma cha, iting'e kamano, to iketo e dhogi to ichame. Sama ichame no, inyalo keto uma gi pala piny, kata inyalo mako amaka. Gik mantiere e wi chiemo no machal ka maua go, kata machal kaka alot no, ok iwiti. Mago ichamo achama. Gin chiemo gin be. Koro ing'ade ang'ada e yo manyisi no, to ichame. Kata ka in gi soti moro, inyalo madhe godo.

En gi nengo nikech kitugo gi jo odi kata kitugo kendo, tiyudo jok ma luwi mang'eny, kata jok maneno tuki no mang'eny, tichuli pesa maber. Kendo, sani en tich maber ne yudhe nikech kata ka tich onge, to ginyalo tugo to giketo to giyudo pesa.